ma eni en gik ma itiyo godo e kano gik moko machalo kaka yedhe kata machalo kaka gik moko ma inyalo kan mondo mi obudh kuom ndalo mang'eny koro ithoro so gi e gik moko kata awachni inyalo sogi e yedhe ma iuso gi kata ma seche moko ichiwo e hosiptal mondo orit yedhe go kik kethre kata kik teko gi dog piny a eto ogeng kute moko manyalo donjo e iye kanyo mondo oketh yedhe go nikech yudo yedhe tek ae to mondo mi olos yedhe dwaro omenda mang'eny, koro chuno ni nyaka rit gi kta kan gi e yo makare mondo kik gi kethre ,a e to gik maka magi bende ithoro ndik ne ji ni mondo kik gi cham gi kaponi yath kaponi yath mane oket gi e igi mondo giriti oserumo ,tonego bed ni irito gi kama bor ma kata nyithindo ok nyal yude nikech nyithindo koyude nyalo yieche machame ka giparo ni en sweet to ma nyalo kelo tho ne nyathi.

E pichani wan gi jokma wuotho, wan gi jokma ochung' bende aeto wan gi ng'at moro achiel ma oidho faras. Nitiere ute ma oger, moko nigi piny moko bende ogergi malo ka grofa, e wiye kuondego nitiere tonde mag stima aeto bathe kanyo nitiere ndara mogo lam. Koro gikma kelo mor e iye ka gin kaka jokmochung' gi gigo mbaka manyiso ni sama gigo mbakani giyudo mor nikech mbaka nyalo miyo ng'ato kaponi ne en gi paro mang'eny to nyalo duokone paro piny nikech onyalo go ne wadgi mbaka mar gimachande ma oyud konyruok. Aeto gimachak kelo mor en jokmawuothogi. Sama giwuothoni to girie dendgi mano nyiso ni gibiro bedo motegno. Aeto ng'atmoidho farasni bende winjo mor nikech faras swoye okowuothi okobiol. Aeto sama faras swoyeni odhi chopo kamanodhiye mapiyo kendo odhichopo kapod en gi muya ma onyalo timogo gimoro nikech okowuotho nikech samiwuotho titiyo gi muya mang'eny.

Pichani tang'o japur moro ma temo moyo chambe moro e ndara to gimabiro e pacha ka aneno gimachalo kama en kaka jopur temo yore mopogore opogore mondo giritgodo chambgi matwo aeto gikone to gitero chambgino kar uso. Aeto bende jopur bende temo ni sama giloso chambgini tobed kamoro ma ayanga kata manenore mondo omi jokma nyalo bedo gi dwaro mar ng'iewo chambeno one mondo oyud chiro mapiyo nikech ka oketgi kama opondo to jong'iewo okbinenogi e yo mapiyo. Koro mae biro miyo mondo omi opyud chiro bedo matek kendo biro deko to kokawo thuolo malach iyudo ni nitiere kodhi moko makethore piyo to kama otimore iyudo ni japur yudo lal mathoth moloyo kaponi oyudo chiro ma ouse mapiyo, koro chiro mapiyo ber.

Mae en puodho to kendo aneno ka ji adek ma jopur odhi e puodho mondo omi gitem kayo gigo mane gisepidho e puodho. To kaluwore gi pichani en ni japur kata jopur man ka temo mondo omi oka kodhi m oro mane gipidho ma iluongo ni karat, koro gimatimore kae en ni ong'iso ni mondo omiyo ng'ato oka karat, nyaka ipudhe gi tiende mondo omi ekiyud chiemo mane tiende. Aeto bende girwakore e yo moro maber ma japur onego rwakregodo nikech e tiendegi girwako gambut, gambut konyo e geng'o tielo kik kudho chwo kata ka samoro idonjo kamoro moyugno kaka koro puodhoni nenore noyugno tinyalo romo gi gik maricho kaka thuonde. Koro ka irwako gimachalo gambut tokyot mondo thuol oka tiendi mano irito tiendi e yo maber. Aeto bende nitiere kaka japur rwakore, korwako lepe mapile to nyalo yudo kata gikmoko makethre.

Maendi en oganda moro ma timo gikmoko magiero timo mamiyogi mor e kit ngimagi. Koro ka aneno tijni to gimabiro e pacha en kit kaka oganda mopogore opogore e pinywa mar Kenya timo gigegi. Oganda rwakore mopogore kaluwore gi nyasi magingodo kata kal; uwore gi kitgi gi timbegi aeto bende nitiere gikma oganda thoro timo kaka koro e pichani nitiere jokma chikore koro chikruokno mano e kitgi gi timbegi aeto nitiere wende bende magiwero sama giwerono nitiere kaka gimiel, koro miend oganda opogore kaluwore gi kama ng'ato ae, jomaasai opogore gi joluo to joluo bende opogore gi jokisise. Koro dhano opogore opogore to kendo gin gio timbegi kaka gitimo gigegi to kendo opogore ma okdiwach ni oganda jamaasi timo gikmachal gi oganda mag joluo, to mano e mor man e pinywa ka.

Maendi en tich mar gedo, to kendo en kod nengo e alworawa. Gimomiyo en kod nengo en ni sama igero udi to dhano yudo kamadakie nikech ot chiwo arita makare ne ng'ato. Iyudo ka kata ka ng'ato nigi mwandune moro to osekete e ode ma oloro dhot to omiye arita nkech ng'ato oknyal yude e yo mayot mana kaponi ng'ato oturo dhoot ma odonjo gi thuon. Aeto bende sama ji gedoni, to ochiwo yore mag tich ne oganda. Kopogore gi fundegi mankod lony e tijni, nitiere jolwedo magitiyogodo masombonegi gikmoko magitiyogodo koro sechego okelo tich ne oganda mankanyo. Aeto bende sama itiyo tijni, nitiere gikmoko ma itiyogo kaka kite kaka matafare kaka simiti koro mano nyiso ni sama igedoni to jokmangi mwandu ma itiyogodo e gedo yudo chiro mar mwandu magingodo koro mano nyiso ni gidhiyudo omenda magikonyorego.

Maendi en otas ma ondiki, to kaluwore gi kaka ondike ondike gi jalo matweng'o kata jacharan. Koro to gimabiro e pacha ka aneno gini en kit pim ma opogore opogore ma ng'ato kata jatweng'o onego bedgodo kaponi odwa twang'o ne ng'ato nanga, nyaka ong'e ni borne romo nade, nyaka ong'e ni lach mar bade romo nade, lach mar goke aeto bende nyaka obedgi ng'eyo mar kaka odhi twang'o otambano moriwe ma obed nanga madwarorecha. Aeto bende nyaka ondik ni en nanga bila mane ma kastamane ni dwaro nikech ji nigi dwaro ma opogore opogore aeto bende ji oerio gikmoko ma opogore samoro ng'ato ohero nanga mochweyo, samoro ng'ato ohero nanga machiek, moro ohero nanga mabor koro nyaka gigi te jatweng'o ndik piny mondo kik wiye wil sama otwang'o ne kastama.

I pichani nitiere kit chiemo ma opogore opogore ma olosi, to nitiere bende kaka oumgi to nitiere bende gik mimadho machalo kaka soda e kido mopogore. Aeto nitiere ute to nitiere jarateng' gi jarachar. Koro gimabiro e pacha kaneno tijni en weche mag limbe ma jopinje maoko timo e pinywa mar Kenya to sama gibironi iyudo ka gibiro neno kaka jopinywa ka odak, gikmantiere, gikmayudore, kaka gitedo chiembgi aeto bende sama gitimo mae to gimbe gipuonjowa gikmoko mane wakia, kaka kuom ranyisi iyudo ka e pinywa mar Kenya wang'iyo ni walogo to wachiemo gi lwetwa to gin iyudo ka gikelo lony moro mar tiyo gi ojiko gi pala sama ng'ato chiemo. Koro gikelo puonjruok ma opogore opogore to sama gibironi bende gikelonwa pesa magiaogo e thuchegi mano medo ohala e yo maber.

Maendi en kamoro ma gikmoko kata gikmoko timore, onyalo bedo ni en od thieth moro ma ji dhiye manyo thieth, to koro nyaka ket neji kombe moko oko. To ahinya gimabiro e pacha kaneno gini en weche mag sikunde. Iyudo ka sikul ka idhiye to nitiere ute ma isome, nitiere ute ma jopuonj bede sama ginono buge nyithindo, kata samoro maginono otese moko mag penj. Aeto bende oko kanyo, nitiere kama ilosonega nyithindo ma nyithindo nyalo bede. Kaponi onge ot moro ma oger ma nyithindo bede sama chiemo, tokoro inyalo ket negi oko kamoro. Iguro negi kata kombe kapo ni gionge kod kombe moko moko malong'o manyasani molosi, to inyalo gurnegi bepe moko kamae, to koro sama gichiemocha, to gibedo piny kanyo, giyweyo nikech sama gichiemo ka gichung',to yot mondo omi kata chiemb ng'ato pukre, aeto ng'ato bende ol matek. To kata ka janyuol emobiro tonyalo yweyo kanyo matin.

E pichani waneno janyuol gi nyathi manyako. Janyuol madichwoni otemo puonjo nyathinne manyakoni kaka onyalo rudho lake kotiyo gi bras gi yath mar rudho lak. Koro gimatimore en ni okete kamoro monyalo nenore e kio mondo sama otimo to oneno kaponi orudho lake to oneno kuonde ma orudho gi kuonde mapok orudho, koro yot mondo omi nyathine rudh lake nikech oneno kuonde mapod nigi chilo kata kuyonde mapok bras ochope, to janyuolni opuonjo nyathine ka omor manyiso ni ing'e ni nyathi ka opuonj gimoro e yo mamuol kendo e yo mamor, to owinjo wachno piyo kendo embe opunjojore ka omor kendo ka ohero gino moloyo ka ipuonje gi gero, gero samoro nyalo buogo nyathi ma sama nyathi osebuokni obedo gi luoro luoroni biro mone timo gima kare kata mowinjore.

E pichani wan kod ji ariyo ma mosore, to kama gimosoreni nitiere otas moro maduong' ma ondiki ni chenro matimore ka kata chenro madhi mbele kaeni en weche mag solo osuru. Aito iyudo ka nitiere bag moro ma ichiwo ne ng'ato koro bag michiwoni nyisoni oting'o gimoro e iye, onyalo bedo chike manyien mag omenda kata mich moro ma omi ng'ato kuom tich makare e weche mag solo osuru. Aito iyud ka gigo picha ka gimor, ma nyiso ni wach madhi mbele ka en wach maber mok kel ne ng'ato kuyo lakini okelone ng'ato mor. Aito bende iyudo ka gima kama kotimore odong' kaka rapar ne ng'ato, aeto yot mondo omiyo ng'ato kata chieng' moro owach ni gima kama ne otimore kigolo pichacha to ng'ato bedo gi adieri ni adier gima kama ne otimore.

E iye kae, nitiere ng'ato ma odhi tuomo pi e tap magolo pi e tangi. E iye kaendi, nitiere kama olosi mituombe, kamolos mituombeni, orogi gi simiti, aeto nitiere pibe ariyo makelo pi, achiel chal ni okethore ok kel pi, koro itiyo gi machielo. Aeto, nga't madichwo mobiro tuomo pini, nigi ndo gi gima itiyo godo e go dasta, manyiso ni otuomo pi odhi go dasta, asto bang'eno, obiro puko pi molil moselwoko godo otcha, aeto olwoko gima otiyo godo e lwoko otno, ma ochak olwok ndo. koselwoko ndo, tobiro moyogi e chieng' mondo omi gituwo, nikech ka okan gi ka ok gituwo to yot mondo omi gidum, to sama gidumni, gikelo muya marach eot, aeto lwang'ni bende nyalo pong'o ot. Aeto, yot be mondo omi giyiechi ka okan gi.

E pichani ng'ato ochung' kendo ogoyo picha . To gimabiro e pacha ka aneno gima kama, en kuonde ma opogore ma ji wuotho kendo iyudo ka ji ohero dhi bayo kuonde moko to kagisedhi bayo kuondego to gigoyo picha mondo omi gidong' gi paro, gidong' ka giparogodo kamane gidhiyeno, gikmanegineno aeto bende gi gik mane otimore. Aeto iyudoni lony manyasani kata gik maitiyogodo e go pichni kaka simbe kata picha miluongo ni camera tinde nigi lony ma opogore opogore, iyudo ka seche moko kama intiere en odiechieng' to picha nyalo kete ni en otieno. Samoro kama ne intiere ne otwo to picha nyalo kete ni lum kata obok mankanyo ralum kendo onyalo keto kata ni koth chwe, koro gimabiro e pacha en lony mitiyogodo sani e goyo piche.

Gimatimore kae en ni ng'ama miyo moro ogolo besende kendo otemo tiyo gi gige ma itiyogodo e luoko kaka pi, sabun, omo mondo omi oluokgodo lepe, to karkae en gi besende mang'eny moko oum gi jowetegi koro chaloni besende ma oumgi obude lewni mopogore opogore nikech iyudo ka seche moko nitiere lewni marachar nitiere lewni marotenge to olil ahinya aeto nitiere lep nyithindo bende aeto iyudo ni nitire lewni bende magolo rangi koro iyudo ka lewnigi ipogo aeto ibudo mopogore kuonde mopogore nikech ka oriwgi to lewni kata magolo rangika nyalo loko lewni mamokogi, aeto lewni molil ahinyaka nyalo mieno chilo moko maokwuogi e lewni mamoko koro chuno ni nyaka budgi ma opogore, aeto kosebudgi to biro miyo chilo mankuomgi ka wuok e yo mayot ka ilwokogi.

Pichani, nitiere faras, lee miluongoni faras, aeto nitiere bende jok ma oidhogi. Koro gik makelo mor kae, en ni nitiere jok ma pok noidhoga faras. To sama iidho farasni, isuori, sama isuorini, mor moro biro e pachi kata e chunyi, aeto sama giwuothoni, giwuotho ka gineno gik ma opogore opogore, gichopo kwonde mane pok negi chope samoro nyaka ne nyuolgi. Manyiso ni gibayo, sama gibayoni, giromo gi gikmoko mamiyogi mor, morni miyo ng'ato nyalo we paro gik moko mane oparo, samoro ng'ato ne nigi dang'ni moro e pache, to sama oseyudo gimoro ma omiye mor machalo kama, to obego gi kwe e chunye, kendo oebdo gi kwe e pache. Sama kwe ma kama, oseyudorw, to oyudo mor. Morni nyalo miyo kata nyalo konye geng'o tuoche moko minyalo kel gi dang'ni mag paro manyalo hinyo ngima ng'ato.

gimatimore kae, en ni ng'ato nigi mkokoteni e mkokoteni neni, oketo mwandu mang'eny machalo rabolo manumu, koro iyudo ka oonge punda kata gimanyalo konye e ywayo msikeni. koro chuno ni en ema odonjo e iye kanyo mondo oywa mkokoteni ne ni mondo oter mwandu go kama onego obed ni iterogie kata ka en chiro mondo oyud jong'iewo, koro gimatimore kae en ohala gi tich matek, manyiso ni sama ng'ato ang'ata kata sama ng'ato tiyo kata sama ng'ato dwaro gimoro ,nyaka oti matek nikech koki tiyo matek, to ok ibiyudo gimoro. aeto bende kata obedo ni ionge, ng'ato onge gi gige tich ma oromo, to onyalo mana manyo kaka otimo tijene go ma oyud gimoro, giko mar odiochieng' ma onyalo dok godo e ot okonyrego.

Gimatimore kae en ni miyo nie dala kendo otemo timo ler mar sandene. Okawo sande otero kamoro ma orogi ma otude tap magolo pi. Koro iyudo ka pi maler ae e tap to olwoko sandegi gi sabun gi usi, odunyogi godo mondo gibed maler. Koro gimotimoni to ber to kakotime emarach nikech sama pi olore tolwokogodo sande kamaeni obiro tiyo gi pi mang'eny ma oloyo ka okao pi toolo e besen moro kata okao pi toolo e ndo aeto otiyo gi ndope ariyo kata adek, to oolo pi nuse nuse ok pi mopong' yani pi moromo aeto olwokogodo sandeneka gi sabun aeto olawe ndo machielo man gi pi ni aeto ochako olawe e ndo machielo. Mano birokonyo e tiyo gi pi matin moloyo ka odhi olwokogi e tap kaeni nikech sande be ka olil, to jok machieme ka gilil nyalo yudo tuoche mag ich kach kata diep.

Gimabiro e paro kaneno gini en weche mag wuoth, yore mag wuoth ma ji tiyo godo. Iyudo ka nitiere jok matiyo gi yo mar ndara, jok moko bende tiyo gi yo mar pi, jok moko bende tiyo gi yo mar yamo. E yamo kae, itiyo gi ndege, to e ndege ka, gimabiro e pacha en ni omenda mitiyo godo e wuok kamoro achoiel kidhi kamachielo nyaka bed malo. Gimachielo en ni otiyo gi dakika matin kata otiyo gi secha matin moloyo yo mora mora. Kaponi idwa dhi kata Narobi to iya Kisumo, inyalo tiyo kata gi dakika pradek, kamoro mane nyalo kawo seche bura kapo ni itiyo gi yo mar ndara kata mtoka. Aeto bende, gimachak biro e pacha en weche mag limbe mag pinje maoko. Iyudo ka mondo omi ng'ato owuog e piny machielo kadhi e piny machielo,e yo mayot kendo e yo mapiyo, to githoro tiyo gi ndege nikech ema dhi piyo.

E iye kae wan kod yie, to yieni ni e i pi. E i pi kaeni nitiere ot moro ma oger bathe kanyo aeto nitiere yiende bende ma oti, koro gimatimore kae en ni nitiere ji ariyo ma jorotenge aeto jokmoko ji adek Ah gin jokma rochere manyiso ni gin jokma oa e piny machielo, aeto ji ariyo marotengegi achiel obet chien achiel obet mbele manyiso ni gitemo tayo jokma obiro timo limbe e pinygini mondo gitergi kamachielo ka ging'ado e i pi kata gitemo swogi e pi mondo giwinj kaka idho yie ng'ato winjo ka oidho yie. Aeto bende girwako lewni moko ma mokwongo lewnigi kata kagin mabor to ng'ato nyalo nenogi gin lewni marieny. Aeto mar ariyo gin lewni ma kata kilutori e pi nyalo konyi mondo kik inim, koro mae yo maber ma..

Gimabiro e paro kaneno gini en kit rwakruok ma opogore ma oganda thoro yiero. Iyudoni nitiere jok ma ohero lewni marieny, yaani lewni ma colour gi neno ahinya, to nitiere jok ma bende ohero rwako lewni maradigo kata marotenge. Aeto bende gimachak biro e paro en kit kaka ji timo nyasi ma opogore opogore. Nikech iyudo ka mondo omi ng'ato orwakre maler ahinya, nyalo bedo ni odhi wuoth moro ma idewo kata odhi e nyasi moro. Nikech kapo ni ng'ato dhi e tije mapile, iyudo ni samoro tije en tich mar dhi puodho. Iyudo ka irwako lewni mana mamoko minyalo dhi go puodho to lepi moko maler mabeyo ka, ikano. Koro gimabiro e paro kaneno gini en weche ma ok matimore pile nikech ok inya rwakori maler pile kaluwore gi samoro tich ma itimo. Koro weche moko machalo kaka nyasi, gi wuoth miyo ng'ato loko lewni maler.

E pichani wan kod kembe ma opogore opogore machalo kaka KCB,machalo kaka Cooperative Bank, Barclays bank, Equity ,Diamond Trust Bank. gigi duto, gin gik ma tiyo gi weche mag omenda. Koro nengo ma gin godo en ni iyudo ka ng'ato dhi yawo akaont e bengi,e akaont neni, onyalo kane pesa kata onyalo time weche mag kungo. aeto bang'e, iyudo ka sama gikungo pesani, jo bank gi, nyalo miyogi pesa moro e wi pesa magikungo cha, manyiso ni pesagi cha dhi nyuolre. Aeto bende bengigi nengo ma gin godo en ni ginyalo miyo ng'ato hola, sama ng'ato ni matek to en gi akaont e bengi, to inyalo miye hola moro ma onyalo konyore godo kata e weche mag ohala. Aeto bende iyudo ni bengi gi moko, konyo puonjo nyithiwa, gimiyo nyithindwa sponsorship mag somo.

Mae en tich mar lupo kata tich mar luwo rech gole e nam ma ikele dho wath ma jong'iwo moko ng'iewe ma dhi ti kode e yo mar chiemo kata e yo machielo mar kata loso modhi. Koro ng'eyo ma nyaka ng'ato bedgodo kata gige tich ma ng'ato nyakabedgodo en mokwongo kuomgi en net kiluwa mag luwo rech, aeto bende nyaka ng'ato bedgi gikmoko kata lewni ma orwako ma kata kaponi masira moro ojuke to okodhi nimo nyalo konye e lewo e wi pi. Aeto bende nyaka ibed king'eyo kuonde ma rech yudore nikech nitiere kuonde ma kata kiwito kiluwa ni mo e pi toknyal makoni rech koro nitiere kuonde ma nyaka ing'e ni nigi rech. Aeto bende nyaking'e ni kiluwa maingodo mako rech aina mage nikech nitiere moko mamako reye matindo gi mamako reye madongo. Aeto nyaking'e ni rech onego tim nade.

E pichani, wan kod ng'at moro ma iluongo ni Patrick Lumumba kata PLO. Oja Kenya ma jahigni prauchiel gariyo, to nengo ma en godo, en ni en ng'at mariek kendo en kod lony maduong' ahinya nikech mokwongo, osebedo ka otiyo e ofis makedo gi weche mibathi, chakre e higa mar aluf ariyo gapar, nyaka aluf ariyo apar gachiel dwe mar aboro. Aeto bende, ka aneno e ofisno, iyudo ka notemo mondo omi okwer oganda owere gi weche mag mibadhi nikech mibadhi ne dwoko oganda chein. sama okaw omenda moro oket kata ni mondo oger sikul, tiyudo ka omenda mang'eny lal e mfuko mag oganda ma jotelo. Aeto bende PLO en lawyer. En ng'at moro makedo ne ratiro mar oganda. Manyiso ni ka in chandruok moro to oteri e court tonyalo konyi e weche go.

Maendi en tich mar tiyo gi mbui, koro ng'eyo ma nyaka ng'ato bed godo en kaka itiyo gi gige tichgi mag mbui kwonde ma idiyo, mondo omi okelni gima idwaro aeto nyaka ibed ka ing'eyo dhok ma itiyo godo e ndiko nikech ka ikia somo kendo ok inyal winjo gik ma openji e iye kanyo, to ok yot mondo omi iti gi mwandu bilagi, aeto bende gige tich ma nyaka ibed godo gin kaka kompyuta, nyaka ibed bende gi ot moro maber ma inyalo kanogie, nikech gin mwandu ma nengogi tek ma kaponi ok okan maber, to kata jokuoye kata jonjore, jomaricho nyalo kawogi ma lal kodgi. To gimachielo ma nyaka ibed godo en teko mar stima, nikech ka ionge teko mar stima to onge kaka gidhi tiyo. Gin gik matiyo gi teko mar stima mondo eka gigol gik madwarore e mbui mondo oti go.

E iye ka, ma ot ma okete kompyuta kendo iyudo ka jopuonjre ng'eny mapuonjore tiyo gi kompyuta. Koro ber tiyo tijni en ni miyo makonyo jopuonjre gi, omiyo jopuonjregi yudo rieko mar tiyo gi kompyuta, aeto bende samokonyogi ni, samokonyigi mar mondo omi giyud lonyni, en bende omedore yudo lony. kopogore gi mano, oyudo omenda nikech sama jopuonjre gi tiegore kaendi, to chule omenda, omendano onyalo tiyo godo e konyore godo e weche machande kata weche ma en godo e ode. aeto bende jopuonjre mapuonjore gi, biro yudo thuolo mar kata kwayo tije ma inyalo ti gi kompyuta. Aeto bende yot mondo omi giyud nonro moro e mbui, kaka tinde piny masani gimoro amora itiyo gi mbui, koro biro bedo negi mayot.

E iye kae, wan gi ji ariyo ma oting'o buk moro. Bugni iyudo ka thothne gin buge ma oting'o kata chike moko mag tich kata weche moko ma ji oyiere mondo gitim. Aeto gimachielo mabiro e pacha, en pichni ma igoyo . Iyudo ka seche ma ochiw obok moko, to ji thoro goyo picha . Pichnigi konyogi mondo omi gipar gima ne otimore, kendo onyalo bedo kaka ranyisi ma ogurore. Ranyis ma ni gima kamaendi ne obedoe kendo notim makoro onge ng'at moro mabiro kwedo wachni kata kapo ni weche obedo matek ma ji odhiye doho.

E pichani, wan gi ot ma oger ma olos maber ,oko ne kanyo ondik ni Od Mikayi. Gimabiro e pacha en kit kaka jodongo kata jotelo machon, ne timo tijegi kata ne dak e miechegi, iyudo ka jotelo ne thoro bedo jomachwo, kaeto ne gibedo jodoho, manyiso ni negi bedo ni gin gi mon ariyo kata adek, nikech giwacho ni, ne gin gi yie moro ni jadhako achiel kata ng'at manigi dhako achiel, pod okoromo telone oganda. Ng'at ma ja doho, nyiso ni pache oseyawore, kendo onyalo ng'eyo kata onyalo bedo gi lony mar kedo kata mar yalo lwenje ma opogore opogore mayalo wuoke. Aeto iyudo ni e mier, ma jodongogi ne odake, dhako ka dhako ne nigi ode kendo iyudo ka od mikayi nomi luor ahinya nikech en ema weche duto ne timore, kata ka jaduong' otho, jaduong' ne iiko mana e bath od mikayi kanyo.

E pichani ,wan gi ng'ato achiel to ng'at ma ang'eyo e pichani iluongo ni Isaac Mwaura. En jal mane onyuol tarik prariyo gochiko dwe mar abich e higa mar aluf achiel miya ochiko prabolo gariyo. En jakenya masani jahigni prang'wen gadek, En jatelo mosebedo seneta kendo gi sani noyiere kaka jachiw wach e lo mar sirikal. Koro nengo ma en godo en ni otiyo machiegni gi piny owacho kendo ong'iyo okang' kokang' ma piny owacho okawo, gik mapiny oawcho otimo, gik mapiny owacho timo kata mochano timo. aeto bende ochiwo wach kata olero ne jokenya okenge mapiny owacho okawo mar mondo omi olos go chenro moro, kaka nitiere ndalo mane wach mar omenda mar higa mar aluf ariyo prariyo gang'wen ne okelo wach e piny kenya. Ne owuok ok mondo otem lero ni ji gima chikno ne wacho mondo ji owinj.

E pichani, wan gi bimbe, kendo bimbegi odonjo e mtoka moro, okawo gimoro mane ng'ato chamo e mtoka. Wuon mtokano bende ochung',oyawo negi dhot mondo omi gidonj. Gimabiro e paro kaneno gini, gi kit dhano mopogore ohero lee kendo ohero tugo gi lee, iyudo ka dhano nyalo tugo gi lee, kendo gigo nyaka picha kodgi, emomiyo iyudo ka seche moko ,dhano dhi bayo kwonde ma okane lee mondo ginee lee mopogore opogore, gipuonjre bende kit kaka lee moko odak, gik magihero gik magitimo, gi gik magichamo. aeto bende giting'o negi chiemo maginyalo chamo mondo gilos wat maber e kindgi.

Maeni en ot ma oger matayo chenro mag kaonti ma Kisumu. Gimabiro e pacha kaneno gima kama, en kaka iloso chiek matayo kaonti kata matayo Kenya kata matayo kamoro, aeto bende tok loso chikego, bad migawoni neno ni chike ma oloskaotiyo e yo makare, kendo gichung' e loso budget ma itiyo godo e kaonti. Ong'iyo ni kaonti ochoko omenda maromo nade, to bende omenda go otiyo e yo makare, aeto bende gichung' e nono tije mag sirikande mag kaonti timo, nikech kaponi sirikande mag kaontigi kata jotendwagi ,okong'i eyo makare kata e yo machiegni, to githoro tiyo gi omenda e yo marach. Kar mondo omi giti gi omenda e konyo jopiny, to ng'enygi nyalo tiyo gi omenda go e konyore kendgi giwuon. Omiyo bad migawoni nyaka ng'i kaka gitiyo kinde ka kinde.

Gimatimore kae en ni kweth moro, ochano mondo orom, obed gi romo moro mondo omi giwuo e weche moko mamulo ngimagi gi mamulo ngima jowetegi nikech e bathe kanyo, nitiere otas moro ma ondik ni Nextford University ,mano nyiso ni en mbalariany mar Nextford, kendo otudore gi joka Kenya gi group kata kweth mar jok motelo ne ndiko dhano tije, mano nyiso i gitemo loso okenge moko ma ka nyithindo oseya e mbalariany mosetiegore e wi weche moko, to ginyalo manyo tich kwondegi. Omiyo koro nyaka giwuo kagiloso chenro kaka maeni nyalo timore e yo makare ma ng'ikruok moro ok obede, nikech ka nyithindogi oseya e mbalariany magiyudo tiegruok, ma gidwogo oko ka ma ok giyudo tich, to chunygi tho kendo ginyalo chako donjore e weche moko ma ok owinjore kaka weche mag kuwo gi nego oganda.

E pichani wan gi ji ariyo ma obedo, to kaendi, nitiere chupni mag soda, nitiere chupa bende mar pi, aeto nitiere mesa bende kama gibedeno, maginyalo kete bugegi, kendo maginyalo ndiko e wiye. Gimabiro e paro kaneno gima kama, gin kwonde mag tiegruok kata kwonde ma olosi ma romo timore, nikech iyudo ka kaponi obag romo moro, timanyo kwonde ma okwe. kosemany kwonde maokwe, tineno ni kwondegi nigi kombe, to kaponi en kamoro manyalo dwaro nidiko to giketone jok madhi bedo gi burani, mes moko maginyalo tenoe bugegi kagindiko aeto koro keto tich bedo mayot. Aeto sa buta kata sama bura dhi mbele no, tiyudo ka imiyo oganda moyworo burano pi, mondo seche moko kaponi riyo nyalo hingogi, koro kar mondo miyo giwuogi ni dhi manyo pi oko, giketho godo sa kata gigogo koko sama giwuotho, to ginyalo modho pi momigino mondo okwe negi riyo kata oneg negi kech matin kapod girito sa mondo orom.

Gimatimore kae, en ni jatelo moro odhi timo limbe e gweng' moro, samodhi timo limbeni, en e nyamburko, nyamburko neni en ma wiye oyaw ma onyalo chung' gi eiye, to wiye wuok gi oko mar nyambukro ,aeto koro onyalo loso gi oganda kata onyalo loso gi ji ka en e i mtokeno, ma ok owuok oko. aeto gimatimore machielo en ni sama gima kama timore, to jofwambo gi keyo bende thoro bedo kwonde makamagi kagikawo pichni kendo kagitemo mako duond ng'at mawuoyono, mondo gima owachocha oter e ute mag fwambo mondo jopiny man kwonde mopogore opogore owinji gima ne ng'atno wacho kendso one gik mane timore kwonde makamago. Aeto bende e iye kae, nitiere jalo matemo miye arita, manyiso ni jotelogi nyaka bedgi jok mamiyogi arita mondo kik gik maricho timre negi kata kik oganda moko chop machiegni ahinya kodgi.

E pichani, wan gi nyithindo machiemo kendo iyudo ka moro kamoro otokne chiembe e sande. To kineno wengegi, ineno ka gin wenge, ok gin gi mor ahinya, kata kamano, moko onge wuoche to gitar, koro gimabiro e pacha kaneno gima ka en ,kit kaka nyithindo ma odong' kiye chandore, nikech iyudo ka ngima moro mane ging'iye ndalo moko mane gin gi jonyuolgi, ni kagidwaro gimoro, obed wuoche, obed nanga, to ne ginyalo yudo. to tok tho jonyuolgi kata janyuol moro achiel, iyudo ka gidong' gi chandruok nikech kata seche moko ka janyuol mane ong'ere ni ema dhi tich e koka ji yud kaka chiemo to gi kaka rwakore e ot, kapo ni onindo, to tich dong' matek nikech jal machielo mane ok ong'iyo dhi tichni, dong' ka koro kamomaki onge. Ngima dhi bedo mahinge, makoro nyithindo dong' maonge lewni kaluwore ni lepgi magirwako pile pila ka nyalo ti, makendo kaka nyiew machielo manyien nyalo bedo maonge.